Gimabire pacha en ngima mar pith mar jamni. Ngima mar japith mar jamni kochako kod piko chiae e kul kama gijotie nyaka chop kama igologie kod okinyi kiketogi e liare kama gihore matin mondo ang' golgi gidhie kwath. Katetipo moro kae aneno tipo mar japith man kod rombe kachiel kod diek mosegol moketie liare ka ikruok nitie mar mondo gidhi olaggi. Nyathimoro bende aneno kodgi kanyo kachalo ka gima ginie ikruok mar mondo gidhi mondo olaggi. Ma en ngima mar japur kata japith mar jamni kata chiae mipidhe pacho.

Erokamano. Gik makelo mor maneno e tipo moor kae, achiel gin kaka kite mag dho nam oluore kendo opangore majaber manyiso tich mar Nyasaye motimre makare. Mar ariyo en duol mar pii mamburore e wii kite malo kao piny. Enga duol maber manyiso luasi mar kue maber mar tie nam. Mar adek en yamo kata yamo makudho mayom e tie nam kod poth poth mar kite minyalodhi tiling'e tiendi ae ichako igolo kiyudogo muya mayom mawuok etie nam. Erokamano.

En ngima maber ma joma odakie gin ogandago modak machiegni kod tie gode mayudore e aluora magwa. Ma en ngima mar jogo manie tie gode modak e aluora magwa. Enga ngima maber nikech ineno ka got nimalo kamoting'ore maber. Inyalo dhilago jamni ewii got. Inyalo dhi manyo yien e wii got to gikone uduogo kendo piny e pacho mondo kata gigo museago malo ainyaainya jogo modak e tie gode machalo kama ginga oganda mangimagi enga mar kwath nikech jamni duto idhigalagi e wii got tang' kochopo odhiambo tigolo jamni tiduogo e pacho. Koro ngima mar dak e tie got machalo kamaa enga ngima maber. Ineno ka boche mag polo gin boche makelo kido moro majaber mabende lombo wang'.Koyo moro bende jaaye wii got malo kalor mualo. Mae kelo luasi bedo makare ainya. To ainya ainya kit lee bende nyalogayudre e aluora mag tie got mabende beyo gi jogo majoduar. Erokamano.

Erokamano. Gimatimore kae en yor lak ,yor lak ma dhiang'ni lagogodo nikech en chenro kata en kido marwa ni jamni nyaka gol mondo odhi olag oko mondo ekagiyud chiemo. Ma gima anyalo lero mopogore gi ma en mana en chenro mar lago jamni. En chenro mar lago jamni. Jamni osegol pacho mokelgi kuonde maginyaloyude chiemo kata lum ma ginyalo chamo. Mae en gimanyisoni ma aluora ma dhano ogeno kuom pith mar chiae kata pith mar jamni. Tainya ainya gin jamni mag ring'o mang'eni okgibedo jamni mag chak nikech king'iyo kido mag jamni makwayoka ginagina dhowa ma ji manyaluo mawuotho tikwayo to ang'duok pacho okolornegi kaoro kata kaka jongere dendoni zero grazing. Gin ilagogi oko ae ichako iduokogi pacho to ainyaainya gibeyoga e ring'o lakini ok e chak ainya.

En kit olemo majakelo mor ainya. En kit olemo making'io pote tochalo kagima betne kod kuthe kuthe ma bende kimulo to bende okgin kuthni adiera machuopo. Ginagina kido molosgodo olemo. Pot olemo machalo kamano en olemo madawachni nyakisungu nikech thotne oknong'eny ainya e aluora magwa kinde machon to tinde ochalo ka gima obiro mos mos. En olemo makibaro iye tobedo, en iye to rachar to wuok manuang' to en kod pii man kod sukari moro kanyo ma bende mit kichamo tiwinjo kothinyore maber e kind lekeni. En olemo majaber kabisa majakel mor. Ainya ainya waiya ohere kabisa e kinde magitugo kagiyudo olemo machalo kama kabende gipono to gibarogi ka en olemo mosekuok maber, bedo maber nikech okuok malong'o tiwinjo ka en kod haruf moro kanyo mayuayi ma kata in jal makalo gi mabor to nyakoyuayi.

Erokamano kuom penjo maber. Gikmoko duto manene tipo machalo kamaa gin gigo duto madang' awachni nigi nengo duto nikech kang'iyo mokuongo nitiere yien kanyo manyasani mopidh magolo mafua makwarkwar, gin yien makeloga kido maber e pacho kopidhgi kata iluongoni ornamental trees. Ginga yien mabeyo kabisa makelo kido maber e pacho. Ae kacha achako aneno kite mabende, kite gin gik moko makosepangre ginyiso chuech mar Nyasaye. To bende ginyisoga kido maber kabisa kolosgi gi luedo makare kagiluoreno. Ae marariyo bende inyalo kaugi titoyogi kitiyogo e weche mag gedo kachiel kod rabolo mitiyogodo kakolemo kendo chiemo makare ainya e aluora marwa. Ae aneno bunge bende mokwako ka, manyisoni lwasi ma kae en lwasi maber nikech kama bunge okwako nyisoni yien bende kanyo. Aluora makanyo kod yamo mokue. Emomiyo jal machielo mopogre majaber malo kacha kaluore galuora maber kod luasi makare eyudo kaa.

Tipo man ka, to en mana tipo mabende kon machielo dawach ni en mna puonj kaka onego wakan gikwa kata kaka onego wakan chiembwa kama owinjore ,nikech tipo man ka en tipo mar rabuond waru ma oket kamokowinjore kendo ng'ich magiseyudo omiyo gisenyaka chako twi kendo, manyiso ni koro kama gigikieno, gin gik moko makoro kendo ok long'o gi chiemo mar ng'at ma dhano, to kaber to gin gik moko makoro kendo onego okaw mondo odhi odwok e puodho, mondo oik kendo kod lowo ae bang'e, gibiro ti mondo wachak wayud waru moko mamoko kendo machielo, lakini ahinya ahinya, to en picha makelo mor nikech opuonjowa kaka onego wakan chiembwa kamowinjore, kendo kod liet kod ng'ich mowinjore. Kik wakan akana chiembwa ni wakano chiemo, kamora mora moyudre, to wakan chiembwa kamowinjore kendo kaka owinjre mondo wakan chiembwa duto.

Erokamano. Mae en chiemo madawachni opidh kendo otwio makare kendo eyoo machielo bende anyalo wachoni en yath majaber makonyo nyaka e tich mag thieth, koro yoo makare kata mowinjore mainyalo chamego gin weg yore moko ariyo. Inyalo chuake timadho pige ae mar ariyo, inyalo kawe timoye, kaisemoye totuo ae irege, kiserege tinyalotiyo kode kata mana itone matin e chae timadho kode nikech en achiel kuom yien mabeyo mag nyiluoche makonyo e tuoche mopogoreopogore ,tuoche mag athung'a yoo makare monego ochamgo chiemoni en kawe timoye totuo tirege tomokeno itiyogodo e yore mag thieth kitiyo kode kichamo kata kimodho pigeno.

Erokamano ma lero kendo nyiso makare ni en kinde mag chuoyo cham kendo bed chuer katopon, kendo bad migao mar sirkal mar KSAID kata kambi motudore kod weche mag keyo kothe ne jopiny keyo kodhi mag Kenya Seed Hybrid kata kodhi mag nyasungu mag Kenya Seed ne oganda mondo koro gidhi gidonje chenro mag chuo. Chenro machalo kamaa kinde ka kinde ojatime bang' ka jopiny oseiko puothegi bobedo kare koro gima giongego en mana kodhi. To koro kalure kod tipo manika gin ogandago moseiko puothegi, koro gibiro mondo giyudie kaka ginyalo yudo kothe koa kuom bad migao mar keyo kothe midendoni Kenya Seed. Ma bende en kambi molony kuom loso kothe mabeyo makonyo ogandawa kuom keyo cham makare maginyalo riembo godo dhier e pacho.

Ero kamano kuom penjo mipenja ni. Kwadonje penjo, kang'iyo maber e picha mogemna e mbele na kae, aneno jowuoyi weche kata gi dho Anglosa jonalist. Gi japuonj mochung' ne Huduma Center kata gi e dho Anglosa. Koro kang'iyo maber, japuony mochung'ne Huduma Center temo puonjo oganda kokale jowuoth weche, temo lero ne oganda mond gilwer luor kata kakidendo ni gidho Anglosa File Return mond kik piny mar ngima. Gi dho Anglosa iwacho ni penalt.

Erokamano kuom penjo mopenja kae ni. Koro kadonje e penjo kae mond aler gima timore e picha mogemna mbele na kae. Mokwongo aneno laktar gi jatuo, tiende niya, kae en ospital. Koro jatuo obiro mondo obi olos katowach gi laktar. Maybe tuo moro thage koro obiro lero ne laktar mond one konyalo konyore, kata konyalo yudo thiedhruok.

Erokamano kuom penjo mopenj kae ni. Koro pich a ni kang'iyo maber, en ng'ato kata waluonge ni ja jalamo. Kata tijni inyalo luong ni tij mar malo. Gi dho Anglosa waluongo ni ja welding. Mond iti tijni maber, nyakibed ng'ama nigi lony. To lony imanye idhie skul, isomo gino maler. Koro monditim tijni nyakibed gi lony. To gik madwarore e tijni, tijni dwaro hima, koro nyakibed gi hima. To nyakibed gi mashin mar weng'o, gi pesa mar nyiewo mashin no.

Koro kadonje e penjo mopenja kae ni. Picha mogemna e mbele na kae kanono male en simbe ariyo gi pesa mioro kitiyo gi lain mar Airtel. Tiende niya, gitemo leronwa niya, ni ng'ato nyalo oro ne ng'ama ni mabor pesa kokale e simu. Mano e pacha mano kalero gino maler mano gima bire pacha kanono picha ni maler, erokamano.

Ka donje e penjo mopenja na mopenja kae ni, picha man mbele na kae ni kanono maler aeno mihiya ma tugo tugo midendo kaka basket ball. To koro kaka inyalo kaka anyalo puonjo ng'ato kakonego otug tugo ni, nyaka irwakri irwak kinyasa gi vest gi wuoche ma donjo gi tugo ni. Nkech tugo te nigi sheria ne tonego lu, to kae be onegi modh pi maber, tichiem, tigo mazoezi modhi skul.

Kang'iyo picha kanono picha ni maler, gini yudo re e alwora wa. To kwang'iyo maber en kisima, kisima mar pi. E alwora mang'eny kisima mar pi yudore, to kisima konyo e yore mang'eny ahinya. Konyo ji nyalo biro twomo pi, gilwok go kata mar modho, kata olo olo e puodho, dhok be nyalo modhe. Koro okonyo e gik mang'eny, kisima ber ahinya.

Koro picha ni kanono maber, anyalo wacho gima timore kae. Mokwongo waneno jopiny oriedo laini, tiende niya, gibiro manyo konyruok. To gibiro manyo konyruok e bank, tiende niya, gibiro kano pesa kata oro pesa kata gibiro kawo loan. Kamano kaka anyalo lero gima timore kae, erokamano.

Koro kadonje e penjo mopenja kae ni, to kanono maler mos mos picha mogem e wang'a kae. Aneno puodho mopidhe ngano, manyalo romo eka eka apar kamae, kaneno maber. To mchele gi to ngano gi osaromo mond ogol gi e puodho mond otergie mashin kata olokgi ngano ma oganda nyalo losogo chapat, mandas, kata sambusa.

Erokamano kuom penjo ma openja kaeni. Kalero maber picha ma ogem embelena kae, aneno eTims. eTiMs konyo eweche mang'eny to be konyo weche mar chulo osuru ka ng'ato ouso gimoro to otimo tich bet mayot ni sirkal mar Kenya nikech sirkal nyalo luwo kaka samoro ng'ato ouso gimoro koro sirkal nyalo luwo maber kaka ne gichako transactions mondo koro okony gi kwano kata sama sama gitimo kwandgi kata file return koro eTiMs ogemo tich.

Ero kamano kuom penjo ni. Koro picha mogema e mbele na kae kanono maber en ushirika mar Msalaba Makwar mobire e gweng'. Katowuothe gwenge mond okony joma puthe gi jodongo. To gibiro gi chiemo gi, gi gimachalo ndiga ma puthe dhi konyore go. Kamano e kaka nyalo lero gima neno e picha kama.

Erokamano kuom penjo ,mopenja kani. Koro picha ni kanono maber, aneno kembe kaka mar coca cola kaka wang'eyo en kambi mar uso soda. Obiro mondo onyis jopiny kata jopiny mondo obi one gik magiuso katatang'onegi gik magisebedo ka giuso mondo

Erokamano kuom penjo mipenjani kawuono. Kanono pichani maler gimabiro e pacha en jadini mar waislam puonjo mihiya wach Nyasaye kata kaka ginego gidage piny masani.

Gimabire pacha kang'iyo pichani maler en kampuni mar mpesa. Koro gima timore kae, gitemo nyisowa kaka jii kata jopiny nyalotiyo kode kuom oro pesa kata keto pesa kagidwa orone joggi.

Erokamano kuom penjo mipenja kawuono. Koro kadonje penjo makawuononi, kanono maler e picha mogeme mbelena kae, aneno nyithindo kata nyithii skul magine klas, gitemo tiyo gi simu midendo kaka tablet.

Kendo erokamano kuom penjo makawuono. Ka anono maler e picha mogem embele na kae, anyalo lero gima timore, to gima timore kae en ni jopiny obiro mobet kanyakla achiel mondo gibi giwinj gimatimore mbele to ka aneno maler gitemo loso eweche manyalo gemo dongruok epiny.